Ole imuch kotoretito karik ab sokatsikulishek ko imuch kokochi icheget ala kotoret icheget kotekyi korik kookochi kitabushek che imuch koboishen kipsomaninik en somanenywan notet nebo sokatnitet ko imuch kokoch icheget ala koityi icheget kamanutyet nebo somanet nebo sokat amun somanani bo sokat komuch koityi kipsomaninik aketukul ak koityin sisik chepo kipsomaninik kolibonchi icheget sukulakotoret icheget en pandaa nitet bo somanet nebo sokat en emet ab Kenya.

Boishet nebo mornet netononchin ng'alekab biik en emetab kenya ko boishet nekaran notet netononchin icheket biik chebo Kenya en kiit aketukul neyoe icheken en emetab Kenya, mornaniton ko kii kokochi biik chechang kelchin ak konyor emetab Kenya kandoinatet nekararan akobo mornanitet nibo biik en emetab kenya, biik chechang en Kenya ko kikotesta en kibakeng'e kotienge en mornet notet netelelchin icheket asikosuldaen boishonik nemiten en emet notet nebo Kenya.